Ikawo chiayego itero e pap kama lum nitiere. Kasto iweyogi epap kanyo ka jarit ng'iyogi ma gi chiem ma giyieng'. Bang' mano itero gi e kisima mondo gi modh pii. Bang' mano iterogi dala.

Mae en ngano machiegni ikore ma ma ibo we mondo otwo .Bang' mano tibro kawu itere kar kiwanda mibro piedhe, bang' mano tibro tere e factory kamibo lose kasti tere e duka mondo jii mondo ous ne jii.